Ng'ombe ici ciakwa ngũthiĩ kũrĩa njigithĩtie gwa thathaitĩ , kũu nĩkũo tũthiaga tũkoria wakorwo nĩ ng'ombe ya ngiri igana ngũrĩha ciringi ngiri ĩmwe na magana matano, akorwo nĩ ng'ombe ya ngiri magana merĩ ngũrĩha ciringi ngiri igĩrĩ na igana kũlingana na ũrĩa ng'ombe yakũ ĩhana kũu nĩkũo gũtũmaga ũrĩhe na ũgĩtĩre maũndũ marĩa mothe ũrenda ma ng'ombe makũ.